Mũthemba ũrĩa nyendete mũno wa thimũ nĩ Samsung, nĩ thimũ ya Samsung. Na kĩrĩa kĩngũcagĩrĩria mũno harĩ Samsung nĩgũkorwo Samsung ndĩrĩ goro mũno no hote kwĩgũrĩra. Thimũ ya Samsung nĩigaga maũndũ maingĩ thimũ-inĩ, ningĩ thimũ ya Samsung nĩhotaga kũhũra mbica thaka mũno. Na ningĩ thimũ ya Samsung nĩikaraga mũno, nĩkũheyaga nĩkũheyaga, nĩikaraga mũno wĩnayo.

Mũndũ ũyũ aroneka athiĩte VCT. Na VCT nĩ kũndũ kũrĩa mũndũ wĩyendagĩra ũgathiĩ ũkĩenda gũthimwo mũrimũ, na mũno mũno mũndũ athiaga gũthimwo mũrimũ wa mũkingo. Na ũngĩrĩkia gũthimwo ũtarĩ ũranengerwo ithimi ciaku nĩ wambaga ũkarĩrio na ũgatwaro, ũgatarwo atĩ ũngĩkora na mũrimũ ũyũ ũrĩa ũgwĩka na ningĩ ũgatarwo, na ningĩ ũgatarwo, ũngĩkora ndũrĩ ũrĩa ũngĩgeria kwĩmenyerera nĩgetha ndũkaũgĩe.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wa rũrĩrĩ rwakwa rwa gĩkũyũ arĩkia gũkua, mũndũ ũcio nĩ atwaragwo mocarĩ, kũrĩa aikaraga thikũ ciganona, nginya kũringana na mũthenya ũrĩa mũkamuoya nĩ getha mũkamũthike. Ningĩ arĩkia, arĩa matigwo mũciĩ nĩ menjaga irima, na irima rĩrĩ nĩ harĩa mũndũ aharagĩrĩria harĩa agathikwo. Kuma hau, mũndũ nĩ athiaga kanitha ĩrĩa arathomaga, ũgathiĩ ũkamũhoera igongona rĩa mitha nĩgetha mũthenya wa mathiko agathikwo na igongona rĩa mitha.

Thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ rwakwa mũhiki mwerũ arĩkia kũrehwo nĩ mwanake, ũrĩa ũrenda kũmũhikia, nĩokaga akageithia aciari na akonanio kwĩ aciari, makamenyana, thutha wa hau mũciari nĩwe ũrĩkagia, ũmũrugagĩra, ũmarugagĩra mena mũthuri wake, kwa ihinda rĩigana ũna nginya rĩrĩa rĩu agakorwo, akaigua nĩ aiganĩire rĩu no erugĩre.